Kit oganda mahero en oganda mar roskoko gi mwezi mbili, nikech oganda mar mwezi mbili en oganda machiek maber ,kendo chiekne e kwonde ma koth ok ng'enyye ber ga kabisa. Oganda mar roskoko, ober kaluwore gi, en ohere gi ji mang'eny. Ji mang'eny ohero roskoko kendo okonyo especially kwond ma dhano chame oganda ma ok nyalo chando ich. Ero uru kamano.